Ore naaji eneidim EdTech ataas pee itabairi intanet iweujitin naalamita town naa kiidim naai aka EdTech aibung'ata onkampunini sapukin naaijio noo Telkom, Safaricom onkulie pookin peyie iakikisha ajo itabaiyioki network nkuapi naalamita town pee etumoki naa iltung'anak atumoki aatijing' intanet, ore sii ai toki kiidim naai EdTech aibung'ata o sirkali e Kenya pee iakikisha ajo isumaki iltung'anak esiai e technology te pesho netum sii atabaiki mpaka iltung'anak loolamita town ore sii ai toki naidim naai EdTech ataas naa kiidim naai EdTech aatipikaki iltung'anak intanet loolakuaniki town tooropiyiani e abori niakikisha aajo ore isimuui nainying'u kinyiang'u smartpnones tooropiyiani e abori pee etumoki naa iltung'anak aatijing' intanet.

Ore taata eneasita olturur le ICT ibung'ate osirkali, naa kegira aakikisha ajo ore iltung'anak oolamita taon, nisumaki esiai e internet arashu technology peyie etumoki naa atayiolo imbaa pookin naipirta naa esiai e digital peemeeku ketunkayieki tesiadi. Ore ai toki kegira taata sirkali otenebo ICT akakikisha ajo ore iltunganak loolamita taon ashuu olduka, naa kenotito kuna smartphone peetumoki naa aatodol imbaa naapoito dukuya naaketum sii kuna smartphone tooropiyiani eabori.

Ore naaji enaas edtech peyie etumokini aitabaiki internet iwojitin neelamita taon, naa naaji edtech kiidim naaji aibungata inkampunini naijo noo telecom kuna kampunini sapukin tolosho le Kenya peyie etumoki naa akikisha aajo itabaitie network inakop metaa keetai network toonkuapi naalamita taon. Ore naaji aitoki, naapiibunga edtech osirkali e Kenya pee eakikishai aajo eisumaki iltunganak loolamita taon, technology neyiolou imbaa naipirta technology peyie etumoki naa anoto internet netumoki aa acceser internet. Ore sii aitoki naaji naidim edtech ataas naa peyie eishooyo internet toonkuapi naalamita taon tepesho arashu tooropiyiani yaabori naa ketumoki naa nakata ailepunyie esiai ee Internet tinaalo.

Ore naji eniko serkali ekaunti peyie ilepunyeki enkisuma edijitol tosukuulini naa, peyie ishoori imashinini aitamanaa mashinini anaa laptops, computers, tosukuulini tempesho, peyie etumokini naa anoto nena mashinini. Nore tenetumi nena mashinini, na ketumoki nkera aiteru ataas imbaa naijo ne technology, na kedol intokiting imbaa pookin nagira aas te Internet. Ore aitoki nai naidim sirkali ekaunti ataas, naa pepiki sukuulini intokiting naijo WiFi, nore nena tokiting na ketumoki ataret iltung'anak peyie etum atijing Internet. Na ketumoki anoto enkisuma edijitol teleleki.

Ore te nanu, naa ore tenijo, tenijo aing'or te siai ee serikali oo siai olepeny ee ICT naa kajo ore esiai naa asisho naa esiai ee ICT olepeny. Amuu ore taata ICT netareto iltung'ana oleng' ailepunye esiai ee digital, naa ore tinakata naa ketumoki iltung'ana anoto ntokitin enye te online teleleki, amu itumoki ake oltung'ani atijing'a aing'ura kaatar pookin nitumoki ata itii ang' . Neeku midim atudumunye ashomo olduka pitomi ashomo atudua entoki niyeu. Neeku ore taata teniyata internet niiti pokin weji niti naa idim antoki pookin nabaa anaa niyeu ninyang'u.

Ore naji enduata ai petumokini ataret kulo tung'anak le Homabay loota nyamalitin olukuny, naa peyie ipang'u sirkali, neret iltung'anak le Homabay, aishooyo irkeek lolukuny tepesho, arashu toropyiani eabori, kake ore nai oleng naa tepesho. Ore si aitoki, na peyie irriwaa sirkali ildakitarini kumok arashu peponari ildakitarini tekaunti e Homabay, peyie etumokini naa ataret lolo tung'anak loota nyamalitin olukuny.

Ore taata ena na ore enapisha na ekidolta ibungitae irmandasini, na ore nai enaiko oshi tanaitobir irmandasini na ketii ntokitin nanareta aas atan itu aiteru aitobir kulo mandasini, ore entoki edukuya nakayieu naata eilata, ore enkai nakayieu nakaata sukari, ore enkae nakaata enkurma enkano, ore enkae na kaata emoti wenkijiko nayierie kulo mandasini, ore enkae na kaata enkima, pakaiteru taa aitobir ebkurma aai aitushul napik eilata enkima meteyierai pakaiteru aitushul irmandasini meteyierai napik atua enailata meteryierai naitau etiu enidolta tanakata tene.

Ore ena na embae sidai oleng amu ore angas enedukuya, embae sidai tenkiremore, amu ore taata ena na irmaisurin, na ore kulo maisurin neton etii olchamba, neaku kitodolu ajo ore olopeny lenewueji na kibunga enkiremore amu idolta tanakata ajo etupukuo enadaa esidai, ore enkai toki ,ore tanakata kulo maisurin teneaku ekuto na eata enkipirta sapuk oleng tenaalo endaa amu indim naai ainasa kulo maisurin linonok neaku kitareto iyie tosesesn, ore si aitoki indimbayawa kulo maisurin osokoni neaku inakata intijingwa nilo amir neaku intijingwa ropiyani.

Ore taata ena siai na esiai naibungaki oleng temurua aang ,na ore enegirai aikunaa enasia teniata enkiteng naijo ena na indim akeyie aitotio oltungani anaa tanakata enikunakaki tenapisha, ilo ake ayaki endaa nipikaki naa enewueji minosa ore si aitoki indim aishoo enakiteng ashu ateena enakiteng torgosoi neaku kegira ake adaa openy, nemanaa ore peidip nitoki aya aai wueji, na ore enakiteng na keata faida oleng amu ten bulu tanakata ana ena na kemirai na ore nona ropiyiani na kidim ataret tonkoitoi pookin amu ore nona ropiyiani ekindim aishoo ashu indim nai aiteru biashara tonona ropiyani.

Ore engeno niyieu oltungani pias enasiai na keyieu nai niyiolo ashu iyata engeno naipirta na esiai enkiremore omaua oreetiu nejia. Na keyieu ake niyiolo mbaa poookin nayieu nesuji pinteru ena esiiai ashu pinteru tanakata apik emauai anaa enaa ashu aipanga aiko nji, neaku ore ena siai na esiai nayieu engeno sapuk nakeyie naipirta enasia o maua.

Ore enabae nenetipat oleng tenetum iltung'anak aas, amu ore taata enasiai olukunkuni, nesiai naata biashara sidai oleng teninteru oltung'ani, amu ore tanakata kuna lukunkuni teninteru oltung'ani abol biashara ino, nekiaki faida sapuk oleng. Amu ore enedukuya, ore tanakata lukunkuni naijo kuna, naa idolta ajo ore elukunku naija ena nabo netoishe. Neyu kuna kera kumok. Ore tanakata kuna kera tenitumoki ai tunza aitobiraki ninyang'aki irkeek, nintukoki enewueji aitobiraki metaa kebulu aitobiraki, naa ekisioki ayaki faida sapuk oleng. Ore si ai toki, ore tanai elukunku naijo ena, nekintaiki ormosor, nore lelo mosor na ilo nai oltung'ani amir, nore nena ropiyiani nikiret tonkoitoii kumok.

Ore taata tenewueji ore entoki nagira aasa na ore kuna tasati ashu kunatomok natii enewueji nakegira adung orbeneyio lentuma ore apa na etuuno apa tedukuya ntuma, neaku ore tanakata nakegirai ajo pitauni peyae apuo anya ashu peyai apuo amir, neaku ore entoki nagira aendelea tenewueji negirai aar elebeneyio angas leshumata petumokini naa aitau endaa tiabori .

Ore taata eniko oltungani peintobir enasiai ashubenadaa naa ingasa aata enkiringo ino tenewueji, na ore nai meyiara neyiau enkima, nkuk, paa interu naa aiteleki enkiringo ino apej, ore tenkai wueji niata mpuka inonok naanyori ashu sukuma niyier sininche, niata orgali lino enkurma ino niyier orgali lino ,nintoki aata irnyanya linonok okitunguu nintobir entoki naji kachumbari paintoki aitau endaa naijo ana ena.

Ore nai nanu enaiko tenaisum oltung'ani enasiai, naa kang'as ajoki peyie ing'oru enkiti wueji enye ashu enkiti shamba enye, naba enaa ena, pekitumoki taa aitobira enterit ang'as nikitumoki airemo olchamba, nikintushul enterit, niking'oru olchala, ore autoki ore inakata nikiata nasari ang' tedewoji nagira abulu, peyie kipik olchamba, pekinteru taa aun enaa enaunito, enaunitoi tenewoji, niking'oru nkoitoii nikibukokinye enkare, na keeku inakata, keeku nakata kebukokino olchamba lang' enkare pooki kata, ore si aitoki, naa keyieu ning'oruni najoki peyie ing'oru irkeek lonare nebukokini arashu olchani lobukokini olchamba lenye, pemetumoki naa moyiaritin aibung'a endaa enye.

Ore taata pemegira isukuulini atum enkisuma narisio, nore inkulie sukuulini, ketii sukuulini neton itu ebaiki maendeleo, nore inakata, ilarikok nakata lenye leitu ibung' arashu litu lemegira aibung' nena sukuulini adumu, neku ore nai entoki nayieu neesi, naa peyie elikini naa larikok peyie etumokini ateshetaki iltung'anak idarasani, arashu nilepunyeki sinche nena sukuulini, peyie mitokini aata iltung'anak loota enkisuma eabori, neyauni enkisuma metaa kisuma iltung'anak enkisuma narisio.

Ore taata entoki naitobir technology tialo eramatare orkuak naa keaku keduaro ltunganak te online ashu internet na ore inakata keaku mepuo ltunganak aibung orkuak lenyeaku egira naa adol irkulie ajo ibungita sinche rkulenye, neaku ore tinakata ketumoki ltunganak aibunga orkuak lenye, ore technology na keaku inakata eterero ltunganak tewueji sapuk nibunga orkuak.

Ore taata orkuak naketum ngolikinot kumok oleng teniduaya rkulie oshon, amu ore taata irkulie oshon nakeata irkuaki oopasha ore tinakata neaku teniteru likae osho aduaya likae nakiteru naa kulo kulie angamu orkuak lorkulie na kiteru na inakata ayau enchula nakeaku inakata etangamutua ltunganak likae kuak lorkulie oreren nakeaku inakata inyala orkuak lenye ashu etorikine orkuak lenye neaku inakata orkuak lenye metaa nelo nejia nengamu ninche orkuak lorkulie tunganak.

Ore taata nyamalitin naimaa irmalimulini ibungita enkisuma oloingangi na ketii nai imashinini nalakino irmalimulini alitumia nakeyai inakata enyamali sapuk oleng, amu re nai nkoitoi naikoni peyie etumi enamaendeleo na peyauni enkisuma enkai ngejuk naisumi ltunganak esiai e technology neyiolou aitumia kunabmashinini naapasha nakeaku inakata inototo ltunganak eretoto naa tenasiai e maendeleo.

Ore taata enkisuma e digital tormalimuni ashu tesekondari nakegirai anyok oleng ainguraa tanakishoori kunamashinini anaa laptops ashu nkomputani topesho aisho sukuluni akeyie aitamanaa tosukuluni pookin einotoki naa enakisuma e digital ore nai anaa irmalimulini lesekondari nakeaku ninye etumoki aisuma nkera ata tenepuo nkera nkangitie enye tenikeni sukulini amu keaku na keatae enasia e digital ashu technology neaku eteroto ltunganak tewueji sapuk amu keaku isuma ake oltungani teneba anaa tewueji ake nitii.

Ore taata technology, na kelo aret irmalimuni onkera towojiting arashu tewueji sapuk oleng. Ore eniko teneret ena technology irmalimuni, naa kelo aisho irmalimuni arashu kelo aisho enkae ng'eno sapuk oleng arashu aponaa eng'eno enye, amu keeku ketum intokiting pookin te online, na keeku keret inakata nkera enye. Ore si ai toki, kelo aret irmalimuni, amu keeku idim ormalimui airriwaki enkerai esiai arashu metaasa tewueji naba enaa enetii metaa tenetii enkerai ang', naa kidimi ake airriwaki esiai. Ore ena technology, na kelo aret inkera towuejiting kumok amu, ore kuna kera, na keeku ketum ibukui naba enaa naayieu, tenetumoki naa anoto Internet, na keeku ketumoki ake atodol ibukui pookin na naaba enaa naayieu. Ore si ai toki, ore kuna kera, ore tenasiai e technology ,ketumoki naji enkerai aisumayu ata etii eneba enaa enetii, na keeku inakata ina etareto nkera tewueji sapuk oleng.

Ore taata enasiai e digital teniyeu nisuma ashu teneyieu nitum engeno openyashu enemakeon na indim ake oltungani anoto naa erertoto aimu enasiai e digital amu ore taata digital neuo enkop poookin metaa iyata mashinini anaa nai komputa oltungani niata laptop na teneaku nai iyata nonatokitin ashu esimu kuna e smartphone na keaku na inakata itum eretoto pookin niyieu naa amu itumoki atijinga nitum ntokitin pookin anaa mbukui nitum si nkulie engeno anaa eimu noo youtube na keaku na oltungani inoto engeno sapuk oleng nitum na eretoto nabaa ana niyieu toltungani.

Ore taata nkulie nyamalitin naitokini aimaa na tenemeetai nai ntokitin naijo nkomputani nakeaku inakata keima irmalimulini mbaa kumok olenge amu keaku metumoki ainoto ntokitin nayieu oltungani na keaku nkalamini ifaa pitumia amu meeta naa kuna mashinini naifaa peitumiai aigerie ntokitin enye, ore si ai toki keaku naji kegol oleng tenemeatae ntokitin naijo simui anu tenemeeta mashinini ana simui nakeaku kegol oleng amu keaku kegol enkiriwaroto ormeseji le online ashu le internet oingua oltungani obo mpaka olikae neakukeaku naa inakata kegol oleng.

Ore taata erubata sapuk nanare oleng neeta enkerai na keyieu ake neyiolo mbaa pookin naipirta technology ashu engeno naiendelae metaa ore technology metaa ore enkerai neyiolo ajo kanyio nagira aendelea te internet ahu niyiolo nikiret ina technology, internet ino neaku naa kitareto tombaa kumok.

Ore taata ena baye nibelekenya esiai enkiremore tenkop ang' oleng' amu ore taata enabaye naa embaye naibungitai oleng' toolairemok ore taata imashini na ijo kuna neetuo imashinini nataa keret iltung'anak enaa tanakata ena mashini nidolta egira abukoki ele shmaba enkare, ore ena mashini naa kitelelek esiai amu ore ena mashini naa kesioki ninye abukoki olchamba naa enkare menyanyukie naai tenebukoki iltung'anak naa ore taata esiai ekuna mashinini netaa kegira aaretisho oleng' amu etaa ninye ata ore tenebulu ena daa naa keetai imashinini naas esiai enkesare naitayuni endaa tolchamba neeku ore taata kuna mashinini netaa inetipat oleng' tesiai enkiremore.